Nenda ĩno ya Youtube nĩũkoraga nĩĩteithagĩrĩria mũno arutwo. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩũkoraga atĩ rĩrĩa mũrutwo akorwo nĩathiĩ kĩrathi na akorwo agĩthoma, na akorwo ndananyita kĩrĩa mũrutani wake akorwo agĩthomithia, nĩakoragwo na ũhoti wa gũthiĩ nenda-inĩ ĩno, na agakorwo akĩona thenema cia gĩthomo, nĩgetha agakorwo akĩnyita kĩrĩa mũrutani wake ekugaga kĩrathi.

Nĩ bengĩ ya Chase bank, na bengi nĩ handũ harĩa andũ makoragwo magĩthiĩ magakorwo nĩ marathiĩ kũigithia mbeca ciao nĩgetha cikorwo na maciaro na makorwo makĩona maciaro manene. Nĩharonekana atĩ kwĩ na andũ megũkĩte kambere na makorwo nĩ makorwo makĩrĩkĩrio. Na kwĩna angĩ na o marakorwo nĩ hĩndĩ maraingĩra nĩgetha makorwo makĩheyo ũtungata nĩ bengi ĩ yo.

Nĩ taũni nene ya Nairobi gũkũ Kenya, taũni ĩ no nĩĩronekana gũkorwo na ũthii wa na mbere ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩonania ũthaka na ũgemu wahandũ kana taũni. Na hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ ya korwo nĩ ĩrahandwo nĩ ũkoraga atĩ taũni ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩkĩgĩa na mbũra ihinda o kwa ihinda na mĩtĩ ĩ no otaũrĩa kũronekana nĩĩrarehe rĩera rĩega.

Mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo nĩoĩ kũĩbanga mũno tondũ nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo nĩ ũretio bairũ na nĩ ũrakorwo ndũramenya kũrĩa ũkũmĩruta, nĩkoragwo ũrĩ ũndũ mũritũ mũno, koguo nĩ yendaga mũndu akorwo ebangĩte. Ũbatiĩ gũkorwo ũrabanga bairũ ciaku ũũ atĩ ona mũndũ etia bairũ ĩkoniĩ ũndũ mũna, nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩruta hatarĩ thĩna o wothe.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona mĩcongo ĩno ĩrĩ ya hĩa nĩkoragwo ĩkĩndirikania uhoro wa taũni ya Mombatha. Taũni ĩno ya mombatha nĩkoragwo ĩtĩkĩtio gũkorwo atĩ nĩ tauni ĩrĩ raha nyingĩ tondu nĩ ũkoraga andũ nĩmakoragwo moimĩte o kũrĩa moima icagi-inĩ ciao magakorwo magĩthiĩ tauni inĩ ino nĩgetha makorwo makĩhota gũkenerera na nĩ ĩronekana nĩ taũni thaka mũno, mũno mũno ihinda rĩa ũtukũ.

Mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũronekana nĩ oĩ kwĩbanga na nĩ mũndũ mũtheru mũno, tondũ nguo ciake nĩ cironekana ciĩ ngũnje ciothe, wega na mũtaratara. Na nĩ ĩronekana atĩ ena maguta na ena indo ingĩ ciake cia kũhũthĩra cia kĩ o mũthenya, na nĩ ĩkunekana hena ngobia, kũguo ĩgakorwo ĩkĩonereria mũno mũno no akorwo nĩ mwanake.

Nĩ gĩkundi kĩa arutwo arĩa mokĩte hamwe nĩ getha makorwo magĩthoma. Nĩ ũkoraga kaingĩ nĩ makoragwo mahetwo wĩra nĩ mũrutani wao, ũrĩa makoragwo mabatiĩ gũkorwo magĩĩka me hamwe, na ũgakora rĩrĩa moka hamwe wĩra ũyũ nĩ ũkũragwo na ũhũthũ mũno kũũruta tondũ nĩmakũhũthĩra kompiuta ciao, nĩ megũthiĩ harĩa intaneti-inĩ na makorwo magĩcaria ũrĩa wĩra ũcio ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrutwo.